ayie kabisa ni ji mondo oti kod mtokni matingo jowuoth mondo oduok chien thung'ruok mar mtokni e ndara, nikech seche moko iyudo kidwa dhi e wuoth, iyudo ka kwanza geche mag loche matingo mafuta gi othungre e ndara to gidhi mos omiyo koro gi keto jam e ndara, kata geche mag ji wuon gi ng'eny e ndara ahinya gimiyo kata mitokni ok sud, koro ber mondo ji te oti atiya gi mtokni mating'o jowuoth mondo thung'ruok ni orum, mano e pacha

En adieri ni mbui osemiyo rowere onge kod kido maber. Nikech nitiere gik moko ma inyiso e mbui ma ok ber. Inyiso, inyiso gi ng'eny gi jok ma rochere gi. Iyudo ka giketo kata dendgi moko kanyo ma rowere dwaro ni okopi. Koro ka rowere osekopo timbe ma itimo gi joma rochere ka, odwa be ni obi otim e ngima ma kawuono ni. Ma kata kitemo kwere gi jok mong'eyo, otamre. Nikech ong'eyo ni gini oneno kuma itime, tosik onene pile pile e mbui no. Koro an ayie adieri ni mbui omiyo rowere obedo kod kido ma ok ber ahinya.

Anyalo bet e nyasi moluor ahinya kama e, okanyal bet kawuoyo ahinya. Ing'eni nitiere giko moko manyalo wacho, to ok lure gi level ma, gi level mantiere gi level ma nyasi no nitiere. Koro ginyalo kawe kaka onge gima akonyo gi go. Koro aling' aling'a taneno gima gitimo cha. Mar ariyo, tiyo gi simu ni agoyo pichni, agoyo pichni kuonde kuonde tee. Mano bende okanyal timo e nyasi moluor. Inyalo maki nono kigoyo pichni, kigoyo pichni asto kendo idhi bi post kata e mbui. Inyalo maki nono nikech maybe jok mantie kanyo gin jok moluor ahinya. Koro anyalo dembra, abedo abeda ka adembra, ok arikni gi gikmoko ma ng'eny ng'eny, kata ka yore ka chiemo gi, ok darikni. Anyalo bedo kamano e nyasi moluor.

Midhiero mar onge mar tich ekinde rowere en midhiero maduong momako ogandawa mar Kenya. Koro aparoni onego watiek midhiero ni ka wapuonj rowere wa tije lwedo gi. Ingeni ka ngato otiyo tije lwedogi to nyalo chako kare ma kende koro mano e gima aporo mokuongo ma wanyalo tieko midhiero maonge mar tich. Mar ariyo onego obed ni wayao, wamedo tije mangeny kendo jok moko motii . Iyudo ka e ofis iyudo ka ngat moro ma otii mochopo higni praboro onego obedni oyweyo topod oweye e ofisno. Koro jokma otii gi onego omigi leave machon, onego omigi pension gi gidhi gibed e dala giywe, mondo kuonde magintiere gi omi rowere mondo watiek onge mar tich ni ekind rowere

Alwora ma natiere ji mang'eny opidho yiende koro iyudo ni yiende ni konyo e geng'o oula, koro koula obiro toyudo kuonde ma yiende opidh to ok onyal ketho. Mar ariyo, kwase pidho oduma bwa yudo tiang' ka, wafwenyo kuonde ma oula nitie ma ringo gi loo. Kwasefwenyo, wakunyo wakunyo buche to waiko ogada gi, waiko tiang' gi e buchego gi loo. Koro oula cha ka obiro, to luwo aluwa malo mar tiang' gi, to oko okos okoket oula mang'eny. Koro mano e kaka alwora ma antiere onge go oula.

E-citizen niko ohala mang'eny kenco ohala mokwongo okonyo saa, oriti e konyo saa nikech sama ditiyo go kidhi kidhi e bengi kibede bengi kiriedo lain kirito mondo osavi ng'eny. Koro e-citizen mogem e yor mbui ni konyo saa. Mar ariyo seche moko ionge gi fare tiyudo ka kama bengi ntiere bor koro idwa dhi idhi e bengi no mondo idhi chul pesani . Koro e-citizen okonyo eyore mag fare bende koro aparo ni ariyo gi e ohala maduong' ma e-citizen osekonye ahinya.

Anyalo wuoyo kamae ka achopo e chiro mar miyo mauso nyanya. Achako gi mose ni oyaore kata oimore, idhi nade. Kawuono aneno ki ingi mwandu maber, mano anyise nyanya negi, nyanya nigi ler, kawuono giler gimoro wang oganda. Be igolo gi kure, niwaro kure, toni warogi nade, bende bech nyanya ohidho koso bech nyanya odok piny. Wago kode mbaka kamano kendo apenje ni ouso nade nyanya kasepenje tanyise kar nyanya madwaro, opimona, tachule tagone erokamano kanyise ni wabo nere kendo chieng moro ka ruoth opango

Jogweng'wa tio gi yore mang'eny mar ng'iso kido kod timbe mane timre e kinde machon. Mokwongo, iyudo ka jogweng'wa ogero ute moko machon manitiogo chon kaka ute miumo gi lum. Mano nyiso ki timbe machon manentier. Kendo iyudo ka jogweng'wa bende seche moko girwako lewni girwako nini wanyalo luongogi nade pien pien dhiang' gi girwako. Mago ginyiso timbe machon. Giloso pien dhiang'ni bende ginyalo tiogo e loso kondo loso gikmoko mathoth. Koro timbe gi tee nyiso gik manotimre chon kucha. Nyaka miende mane gimielo diere machon cha. Pod jogweng'wa timo gigi. Koro magi e yore ma jogweng'wa tiogo mar nyisogo kido kod timbe mane timre e kinde machon, githoth ng'enygi gia githoth ahinya.

Kinde mokwongo mane timo tijni, tij mar rwako welo kata e magawa, nee na luor ahinya nikech noyudo ka neen odiochienga mokwongo, to welo mane biro ne gin welo madongo dongo. Koro moko ikia. Koro seche moko ipar iwi iyudo ka wii owil gi gik mano puonji ni nyis samidwa rwako weloka. Koro mano ne en challenge maduong' kwoma. Lworono ema paro ni notamo wang'a

Okapar ni piny owacho oseketo ng'eyo moromo kuom jopiny kuom somo mar mbui. ok apar kabisa . Nikech kaka janyuol iyudo ka nyithindwa mang'eny mathoth kia gige mbui. Gin a gina gi presa moro mar bedo gi simbe mag ong'we yamo gi to gikia gik ma timre e mbui. Ma dhi medo ketho ngima nyithindwa mbele kae kaka jonyuolwa ka ok warito nyithindwa maber kendo wapuonjo gi koro miyo wakayo chik elwetwa mar puonjo nyithindwa gi gige mang'eny matimre e mbui ma onego bed ni piny owacho puonjo gi e skunde kucha ka pok giwuok oko e piny owach piny ma koro piny owacho onego tim gimoro e weche mbui e somo mek mbui gi.

Gik mang'eny biro e pacha kaneno mbalariany. Mbalariany kaka nabedo e mbalariany an gi mbekni mang'eny kaka na kadho e ngima. Kaka nyithindo chal, kaka girwakre, chiemo, somo, kaka ipuonjo. Magi te ber abera e mbalariany. Ngima mar mbalariany ber ahinya. Miyo ing'eyo gik moko mang'eny mane ikiya. cos moko kwanza kane oyudo ni idak adaka e dala, koro idhi kata e mbalariany mantiere e nini mantiere kata e town kucha, ipuonjri gik mang'eny. Ing'eyo dak gi ji, ing'eyo gik monego bed ni itimo, mok onego bed ni itimo, nikech ang'o momiyo ok onego bed ni itimo gi. Omiyo mbalariany ber. Kendo kaneno mbalariany to gik mang'eny ahinya biro e pacha.

Gimaparo sama naneno ka jakwo omaki Randuu kokwalo sim mar jang'iwo en, jii nokomio jakwo ni nini saa mondo oelezea gimomio notero ni mondo okao gima nokao no. Kira kila ng'ato nokao atua e lwete kendo nochako goyo jakwuoni, manokber ahinya. Kend negikao sheria e lwetgi mokber. I pilepile ikwerowa ni kaka oganda kik wakau sheria e lwetwa. Koro gino nom noweya gi paro mang'eny kanawuok e chiro bang' neno masira mar jakwo manokwalo simbe jang'iewo e chiro.

Lony ma sani konyo kuma duong' eweche tiegruok. Kendo an kaka nyathi skul atiyo gi atiyo kod lony ma sani e weche tiegruok. Mokwongo komiya tich gi japuonj nadhi atim tadhi tamanye lony ma sani konya manyo kendo miya duoko maber mowinjore man gi explanation moromo. Kendo mar ariyo ing'e ing'eyo chal mar somo waonge gi buge mang'eny , koro kidhi e lony ma sani ibo yudo ka gi gimii buge go e yoo mar eyo masani e lony masani kaka pdf gimiyi mabe gilero ni maber. Koro mane kaka tiyo gi lony ma sani e weche somo.

Achano tiyo gosacha kamae kayudo osara tapogo bathe kendo akano ntiere gige mag kano pesa kaka mshwari. Koro kakano bath pesano ang'e maber ni modong' ni katiyo go morumo taan gi kumoro mabo dhi yute. Kendo ntiere chama chama mag mine gi mi mimiyo ng'ato pesa tomiyi kendo. Koro mano konya e kano pesa kendo ok ayud sida ka pesa na orumo nikech ang'eyo ni pesa na ntiere kumoro. Yore mag chama gi mag keno. Bende inya anyalo yawo bende biashara kendo moko bende anyalo kane bengi koro mago bro konya e dwe ka dwe pok orumo.

Orako na ma pile kapile mokuongo en wuotho kilomita eluf apar. Mar ariyo en dumo tol aneno ni adumo tol pile ka pile kendo mar adek en miel aketo thum e oda kendo amiel mos mos amiel mos mos mano konya e orako. Moro ma be ok atim pile ka pile but atime ga en ting'o osigo mapek mondo okonya e golo luya . Mago te gin orako ma konya pile ka pile e ngimana .

Dhok mamawa en dholuo kendo athoro tiyo kode e ngimana ma pile pile nikech kuma adakie adak kind joluo koro watiyo gi dhok no to wawinjre mang'eny. Koro mano e kaka athoro tiyo kode pile ka pile, dholuo.

Tijni nigi nengo kendo nengo maber ahinya. Sama jogi mielcha gimoro ji to giyudo pesa mano en nengo. Kendo kaka girwakre no gimoro ji mang'eny gio rwakruok mekgi no. Kendo mano en nengo maduong' e alwora mantiere. Wende magiwero gin wende man gi nengo, gin wende mamoro chuny. Mago nengo maduong' ahinya e alwora ma koro tijni kata ute mineno moger kanyogo gin ute man gi nengo nikech gin ute manyachon ka. Koro iyudo ka jokmakia stoche manyachon ka kobiro neno utego, to konyo jok mogerogi no, koro mano nengo.